Ngoroo eng pichaini komie kegere kwonyik ak komi kora chepyosok che kagoegitu yon. Yu ko aroru kole ichek ko dilene anan koboisie ngalekab tililindo amu kigere mi towelit eng yo, kegere mi sapunisiek che kiune kapchoinik. Mi che kiune korik kora. Kegere kora kele mingoroikab kwonyik ak chepyosok eng yo. Nguno kagenai kele mi tugun aengu chetesetai eng yo. Yu koimuch komi mungaret ne tesetai amu kialdo kora tuk chemami kiy nebo buch is kora. Mi chito ne aldo ingoroik ak komi chito ne aldo sapunisiek che kiune ko ak kapchoit kora. Kora yu kegere komi chito ne kagonyor boisiet amu mi ngoroik chemi inat che kagigartat. Kenoe kele, chichi kanobe ingoraichu, ko kagonyorchige inne rapisiek ak boisiet kora. Kora kenoe kele chito nguno neribe kiagik kouen nego, ko kakonyor agine rapisiek amu kiboisie kororikab nego kechobe ingoraichu. Ko igere ile kagonyorchige agine boisiet chichoto kora. Agot chito ne iyumi korori choto koipe agoi, olekichoben ingoroi chu, ko kakonyorchigei agine boisiet kora. Kigere kora kele kagonyor chito kasi anan boisiet, chito ne iyuni korik ak sapunusie chu anan kouni kapchoik konyorchinge inne boisiet ne toretige amu kakonyor sabunit.

Kiror en pichait nii komyei kegere kele mogook choon chemii kitongeet ne barai, ole kipchaptai tuguk chuu koyachei korong kitut eng mbaar ye kaitit eng mbar ,inyei ijuur iistee mortet mambo Barak yeityaa kaichuut iuun ako ye kaiyuun imaah anan indee kitongeet kou notoon ak yeityaa imete kotepsaa eng betusiek che tutukiin anaan kotebii akoot kotaar wikiit ii siweeech chweji ak yeityaa inye Tau ituatui sitau ye kaitilatileen rotweet ii ak yeityaa ye kaipchaap kou notoon itesskora ichaap alake amuun yeichaap kochangaa ko yotoon ole nyumnyumi boisiet ak yeityaa oot en mutai imache ii kobaa tinga imachei ibai maa ngaaa anan ketuatui kebaen ingongaik ii imuuch kora kechiil kechapeen musarek ii imuuch kora kechaap kekwanyeen pnyeet ii ,imuuch iyalde kora amuun ingiyalde ko koinyorjigei rapisheek ako kakonyoor kimnatet chitoo ne kayaal amuun amitwagiik, kora chitoo nekabale anan kounii mogook chuu kora aginei ko kigachiin kiy aginde kigochiin rapinik che tareteen gei igere Ile bo kamanut koot missing boisioni amuun taretii ole wooh en kokwet kora ak biik tuguul che yae.

En Yuu en pichait nii ngiroo komyei kegere kele chichi ii ko kabatindet, chichi ko imuuch ko tutanii ketik ,imuuch kotutani kesuek ab ingweek itutani tuguun chechaang che tesetai aah en Yuu ko raisi kot ole kinetitoi chitoo, yachei ineet chitoo korong ilechi koyaal traishek chutoon chu kitutaneen kitutaneen chaik anan ko kesuek alaak tugul nerubee notoon koyachei imwachi chichitoon kocheeng ngungunyeek che kororon che konorii beek komyei ak kora ngungunyeek kora. che chotoon kotindai katoltoleiweek che yamei gei nerubee notoon koyachei kocheeng chichi koreet anan ole itabanaat ole kararan ii ole nyoruu assista ii ,ole mamii kora kutiik ii ole mamii kiiy neimee kora nerupee ii notoon ii kaichaap ko notoon kainyoruu koreet nekararaan ko magaat kora komii beek amuun naap koit kasarta ne mamii ropta ii koyachei koboos asimameyaa ye kaichaap kou notoon nyoon indeate kesweek agenge agenge en keringeet ne uu notoon nekakechapuun kou notoon agipangaan ak yeityaa iitt inai Ile ata che kaigol amuun yachei inai Ile trait ageinge kotindoi kesweek ata asi mutai koek raisi akoot ye kiyaldai kiit chemuchei Ile chito trait kotindoi kesweek cheitee bogol akinyiit inyileen rapisheek che magaat kolupaan eng keswaat agengee.

Kiit netai yebir simet customer korok ii, koyoche iwekchi ine kongoi ilechi, kongoi amu kebirwo simet tos atoretiten ano, amu imuch iyai korok kole imuch akot ngele ko ka Kipsang, ile, kongoi Kipsang amu kebirwech simet tos imoche ketoretiten ano? yekebata notok itou as komwake kole kamache kouni ak kouni, ko ngalekab Peek kotukuk ngele karibu somok anan kwangwan, imuch kokaiyei paipit ii, imuch kokayait tapit ii, imuch komi olekatimak ii, imuch kora komi ole kakwolok ole mabendi peek anan komi nguny pressure, ko kiit ne tai komakat koarorun anan komwaun tukchotok tugul kolechin ano olekayait, kou tapit ne kaiyei ketile atya kituiyo, kou tapit ne kayait koyoche iwe akoi yundo siro ile nee, tos kyole tapit ne leel anan kichobe noto, kou kora peek chemotindoi pressure koyoche kesetan nguno ngot ko tankit koyoche kinde barak tulwet ii, asikonyor pressure neyomekei, kora ngot ko olekatimak ii, koyoche keyat asikisub paipinoto komie, kenai kele ano olekatimak, atya keisto ngunyunyek anan ko kiy nekatim yundo, kora yotok ii, kot ko kiy ne kokwolok nemanyor ole bune peek ii koyoche.......

Kit ne tai ingemweet ingoraik kebaisheen neunek ko korom koot missing ii agoibe kasarta negoi ye itinyei ngoraik che chaang ibaisheen mashiniit ne iunee ngoraik amuun mashiniit neunek ingoraik kounee ingoraik chechaang en kasarta ne nwaach kosiir kebaisheen eut nguung kora ngunon nerupei notoon nebaisheen chitoo aah euneguug imweet ngoraik anan kiun ingoraik ingethe koot missing iboisien kimnatet neo oo imuuch kwamiin akoot eut ii anan ko mornook aah koraa en tibiik chebass icheeng siyook komwet koimee gei missing ko kaimutiet ne wooh en lakwan notoon kibas siyoog kobas siyoog amuun ildos sitook ingemwethen Omo kora nerubee noton koyae kaimishe ibiye igumituu asimweet Ingoraik chutoo igere Ile korom Missing ngaap komwet chitoo komatililegituun igere Ile koromitu ,aah kora eeh yu iibei kasarta negoi IP konget iimei gei chitoo nemakoseguu akoot en betuut ne rupee amuun kaet boisiet nekemwethe ingoraik ko korom koot missing keun ingoraik kebaisheen neunek kyaak kaikai ingebaisheen mashiniit ingeuun ingoraik amuun ibe kasarta ne nwaach ii aah ago mangethe chitoo ako uuni.

Ngiroo komyei en pichait noon kegere kele chaan ko mursik chemuu ndoit kemwaah kora komyei agobo ngalek ab mursik ko mursik en nandii kechape mursiik kindaa sotet ii yachei ko sotet nekakisuur nekakinde wasek ko mursik Kobo kamanut koot missing en borto ab chitoo, bo kamanut koot kora en chii age tugul en chi age tugul neame, mursiik keyamdaa kimyeet ii imuuch iluguy kora kou notoon amuun ichegeet kutindai kiit nekikuren appetite eng kutit ab ingereza iyamde kimyeet iyamee kimyeet ne wooh missing neyai akoot iyetu agi mugulituu Kobo kamanut koot mursik, kora mursik chuu keyaldai amuun kikoyai biik mungaresiek ko ingeyaldaa mursiik ko nguni mursiik ko kombeet agenge imuuch kogealdaen siling konom igere Ile kararan ichaap chegoo koek mursik ii ,amuun tinyei rapinik che chaang kosiir ingiyalde chegoo ko keyaleen kotomah kechaap kewaal koek mursiik igere Ile kararan koot missing mungaran nieb mursik ,kora chitoo ne chape mursiik anan ne gei teta igere Ile kanyoorjigei aginei boisiet amuun yachei kesiir chitoo nekee tetaa yachei kora tetaa kora kebai ii igere chitoo ne yaldaa amitwagiik chebo teta ko Kako nyorjigei aginei.

Yuu kegere kele Mii tebutiet nekamwaah kole chaam iwendii irue sait ata ye awendii arue ane ngapi aruuh sait sogol, anan kegureen sait sogol nebo kemboi ko notoon ko saa tatu awendii arue sait notoog ane amuun amache siaruu mapema asianget karoon mapema aah en sait ne yamaat gei amuun yachei aruu komyei akangeet kora komyei ko ane ko chaang boisionik notoon amunei siarue sait notoon yachei ichaapchikei amitwagiik yachei kora iungei ,kogebata iamishei ii koyachei iun tuguuk kotililegituun asinyaan arue agen ale kachaap kiy age tugul kotililit ii yachei kora achape chaik chebo karoon ii asi naan ngetei ko kagochapagis chaik ii aah asimaimii gei awendii maa ak achape chaik ko notoon sait neamen agei agoi kirale kararan koot missing ii maimii kei angethe kora ko kararan borto amuun arue en sait ne yameen gei bortonyuun ago kianet kei kou notoon nebo kityoi kisirei sait sogol nebo kemboi ko mamuchi I tayai kiit age tugul agase kityoi tagiruu ko sait notoon ane narue ane noton kiguren saa tatu.

Ngiroo eng pichaini kegere kele mi biik karipu biik somok eng yo chetese tai. Kiger kora kechiriet eng yo. Yaroo pichaini abwoti ale mi tuguk karipu somok che tesetai eng yu. Mi kechopchin itiit a nampa chebo itiik, kegure ear tagging. Komi kora netildo, netilen siyokab kechiriet. Konot kegure hoof treamming eng kutitab kingeresa, agomi kora, nitok ne tile kororik chebo kechiriani. Kegure wool shaving or wool shearing eng kutitab kingeresa. Yu nguno kegere mi chito ne kagonyorchige boisiet netai korok amu chito neyae kasi notoko kakonyor rapisiek che ipkotoretegei. Kora chito ne aldo karichu che kichobei anan che kitilen kororokab kechirio nito ni kokakonyor agine rapisiek. Aya chito kabatindet ne ribe kiagichutochu, ko kakonyorgei rapisiek agine amu kororikab kechiriet, kobokamanut kot mising amu kichobe aa ingoroik. Ko inne koibe aa olegile textile industry asi ipkechobei ingoroik kora eng yundo yu kora. Kegere kele eng yu kotesetai boisiet ne kararan. Mikikirindo mianwogikab kelyek eng kechirek, choto keguren, footrot disease, mogonjwetab kelyek noto neyoe kelyek kobulio chebo nego.

Kebaa ngalek ab tilinda en Koo nyuun ane ko kit ne tai neimuuch aoror ane anan amwaa ane ko ane a kabatindet ne wooh koot missing en kutit ab kiswahili kegureen mkulima aah ayae tililindo en betut konyil angween amuun yaan ngeet karoon korong koyachei abuuuch koot korong ii anan a moben ii korong ak ama branketisheek asi kotililit, kora ne rupee noton noo ko yawegei nyoon achasp ole kitepbeen tuguuk che kigureen sittii ipangan noton komyei ii ichaap jikoni kotililit ii ,yeipata notoon inyoon iwegee ye Kai uun gei imweet ingoraik tugul che ketinyei en mbar achoop tugul ak amweet eng Yoon ak yeityaa awege yapiit koot asuut ak maraash asikotililit koot ongonyonri chitoo kokakotilit kot, nerupei notoon koyachei nya temaat mauweek ii asember oloon achoop kotililit compound kobo kot nyuun chotoon tugul ko eng betut agere ale kayai konyil ata ,konyil angween ii agobo kamanut koot missing ago ingonyoor taan ko boiboiechin koot missing ye ror kotililit koot kimugul ii tilil kora compound kila mahali kotililit koot missing nyaljiin.

Ee en olinyin oli ingemwaa korong amakitestaa ko kit aa neomuoni anan nemwoe kole tos karit ngiroo nemuche kobois en koroni ko oratinwek ap olinyo kokoromen kot misink, yachen mokororon tomokibat komie aa ak kochang tulonok ak kochang koik ii aa akot oinoshek komotindoi etioshek, ko karishek cheboishen en olinyo oli en ngalekab loiset komuch kemwaa kele tinget noton kotraktet ii amun terektet kotinye mugungonik cheechen ii chemokwomondos ii chemoimuch kotemenee kobois en oret ako terektet kenyoru kot misink en nyumnyumindo amun koburchi kilogo tindoo kiroisi kot misink mungaret netesetaa en ngoli nyon komungaretab koik ii, mungaretab nganiek ii, mungaretsv bandek ii, mungaretab aa chotok chebo ketik koraa ,koikere ile mungaret netesetaa ko nekiloe koraa konoton neomuoni karini kokiboishen kokemwoe kele kararan ngot misink traktet ii amun webdi olan tugul traktet en ngoli nyon oli moiwei omokwomoni ngelejoo lakini ndakilen lorit nemingin komookoi toboan amun bo oret ?

Bo kamanut kot mising kolsetab ketiik eng kokwet amu ye igol ketiik, ko kakotaret ngalekab beek anan ko ipu ropta inne amu ketik kochote che toreti ngalekab ropta. Kora ketichu komaginyoru kityo buch ketichu. Ketichu kebendi olekitane ko olekitutane kwaldo biik amu yoche keal ketichu asinyigol anan itutan inyege eng ngalekab keswek. Kora ngalekab ketiik kotoreti korip koristo neo ne imunyongem minutik, kou bandek, kou ngendek, kou agot ndisinik, koiri ndisinik. Igere bo kamanut kora yekigol ketiik. Kora nerupe notok ii kotoreti kora eng ngalekab korikab karit ii, amu ketik ko korik anan ko kaa nebo taritik. Kora ketik kotoreti eng ngalekab kwenik. Konyorchinge biik kwenik, nyorchinge biik rapinik amu yekialda ketit, kokagonyor chito rapinik. Kora ketik kenyoru tugul che chang. Kinyoru kutugun cheu kurgotik, kinyoru tugun cheu kapatisiek, kinyoru tugun che chang kot mising amu kipete ketit kenyoru bagoyot. Kiteche korik kora ketiik. Bo kamanut kot ketiik mising eng kokwet ak emet komugul amu kichobe kora kitabusiek ee.